Kore ntarueisho orbaribara natayiolo NTSA netayiolo ajo kegira irbari, ilderefanni aitumiya orbaribara te nkoitoi nemenare. Kegira ilderefani are ingarrin te sipiid natii shumata oleng arashu kegira aamirr ingarrin olen, aakwet te olbarbara, ore ina neaku keidim ayau ajali te orbaribara, neaku egira naa irbaribarani egelunore incheriani naatipika NTSA peyie esuji, peyie eitumiyiari orbaribara esidai. Ore aii megira sii ilderefani aass si ninye incheriani naanare peyie irau ingarrin te saa pookin. Ketii lookito enaisho, nerau engari, naa keidim ayau ajali to irbaribara, neaku ina inkareusho etayiolito NTSA.

Ore pa enetipat ilaasak pe itengen sapukin lenye easita esiai na kitayiolo sapukin lenye enegira esiai aikunari ajo kai egira sapukin lenye aitapongo tesia na kakwa malalamishi idimai neeta irkastomani niliki sii mbarikinot naidim sapukin nepik peyie esidanu naa biashara enye neaku nona mbarikinot naifaa laasak neliki sapukin lenye na keleliaki irkastomani minoto lolan sidan tenasiai.

Ore eniko peyieu irori tenelo nai neaku ibelekenye enteke arashu tikit napoyieki na kenare neliki iloopenybenteke ltunganak ogira apoyie ana teke ashu wasafiri ogira apoyie enateke na tikit napoyieki enkop naje tina teke ore eniko peirori kidimi neoshokoni ltunganak esimu nigirokini irmeseji tormutandao nigeri tombaoi ajoki ibelekenye tikit napoyieki kake enkiroroto sidai neariyanu na kulo tunganak ogira apoyie enteke ajo ibelekenye tikitik napoyieki tenateke ore tina neningunoi esidai tenasiai.

Ore enefaida arashu dupoto osaen too ntasati olmaasai, dupoto ompisai, naa ore ntasati egira aaripita saen, naa kepo ainyang'u, ore peinyang'u kuna saen, neponu aarip, neripu naa ninche imasaa sidan, ore peyie eripu masaa sidan, neya ninche osokoni, ore peeya osokoni, nepuo naa aamir, aamiraki iltunganak neinyang'u kulo tunganak, netum ntasati impisai, ore kuna mpisai, naa keidimi ataasie siatin napaasha, keasieki mbiashara, aaponu ana mbiashara enye osaen, ore egira aas, naa ketum impisai nainyengunye indaa, neinyengunye ingilani, neishopo, neibelekeny emaisha enye. Keinyangunye sii endaa oonkera enye, neshetishore kuna mpisai neaku inafaida osaen to ntasati olmaasai te murua aang'.

Ore enkipirsa naidimayi neeta olasiyani toltunganak na ore olaisiayani na kenare neutaa ltunganak neautaki ltunganak mbaa sidan neriko tenkoitoi sidai, neutaa tenkoitoi sidai naret ninchebore ltunganak na kening ore enye teneuta na kening ltunganak lenye neaku ore olasiayani na keret ltunganak oleng metayiolo mbaa sidan ore neyiolo ltunganak na keutaki ninche neliki ninche, nitengen na neariyanu ltunganak tekuna baa neaku nona inkiasin olaisiayani egira na arikoo ltunganak lenyenak temurua natii.

Ore ndarasani lemelio oseminani peilepie enkisuma tiang toltunganak nai opuoopuo na ore kulo tunganak opuoopuo na kidim ninche nisuma tewoi pooki natii enepoyie enkop nashomo na kisuma etii enetii amu kidim na ninye aisumai tesimu enye melasima nelotu enewoi natii darasa kidim aisumai esaa pooki nayieu, dama kewarie tedekenya teipa neaku ore easita siatin enye kulie neidim negira aisuma neaku keretoki oltungani oloolo misumai ore na egira aim inaoitoi na kilepunye enkisuma amu kegira aitengen ltunganak etii enetii neaku ina na enkoitoi nailepunye ndarasani enkisuma.

Enaa ara nanu olaremoni entoki naisho matuuno ekai are kulie aponaa ormushele lailagira oshi aya osokoni tenarishata nemetiu oshi anapa natulusoyie na enasapuk eyieunoto ormushele tosokoni na kaiko na ina matuuno likae mushele sapuk pemelau ltunganak ormushele tosokoni kidimai si na kaisidai bei ormushele tenarishata alang enaapa neaku ore tanamir ormushele sapuk nakatum na nanu faida nimetoki sinche ltunganak alau ormushele oitosha ninche tosokoni neaku kangasa atum faida sapuk nitoki aaku melau irkastomani lainei ormushele naitosha neaku nona na naisho matuuno nkulie ekaibare ormushele tenarishata.

Ore enkampuni naitobir irbetrini tolosho le Kenya irbetrini sidan na enkampuni naji abm naimaanisha associated battery manufacturers ore enaampuni na kenya etii ore enaambuni na ninye enkampuni sapuk alang enkampuni pookin natii kenya naitobir irbetrini , kitobir irbetrini kumok kitobir irbetrini lositima nitobir longarin nitbir irbetrini longarin neaku enaampuni naitobir irbetrini kumok, ore orbetiri oigero golden better na sidai oleng alang orbetri oigero everyday tenkaraki kunabore Golden batery na kebirikie enkima Olengn nitoki aaku keeta ewoi sapuk nayayie enkima neaku nona na sababuni

Ore eneiko enasiai ekenya peyie irorie ilomon oponu kenya oidimayu nai neyautua imbaa enye , nijo aponu aingor ingwesin aponu aas biashara. Kifaa nengasi aiparu iltunganak lekenya aajo kaakutuk eyiolo kulo tunganak , kaliaakop , enaa kiswahili eyiolo , neirorieki inakutuk ekiswahili , enaa kingeresa naanche eyiolo , neirorieki inakutuk ekingeresa , enaa aikutuk netaa meyiolo iltunganak lekenya ningoruni naa iltunganak ariak oidimayu neyiolo inakutuk nayiolo lelo tunganak. Ore naa peesi nena naa keaku irorieki lelo omon oetuo naa enkopang ekenya , neeku nejia iko iltunganak lekenya peirorie ilomon oetuo enakop ekenya.

Ore esidano tenainyangu ntokitin tolduka sapuk alangu osokoni na aikumok ore enedukuya na ore ntokitin natii olduka sapuk na ntokitin sidain oleng naingua nkampunini naitobiraki direct ore kunatokitin na nebei sidia megol Oleng ana ntokitin natii olduka ore kuna tokitin na igelu eniyieu ore pijing olduka na inepu enkumoi enye na indim ategelu eniyeu ajobkaa esidai niya na inatoki sidai kitoki si aaku ore ntokitin natii olduka na kekumok oleng alang ntokitin natii osokoni na kasidan oleng na kabiot oleng ore ntokitin natii osokoni na kakutik kegol bei enye nimitumoki atishulu kuna tokitin ana enindim atishilu tolduka sapuk lishomo.

Ore inkatitin oshi naigilhil aibung esimu aii pang'amaa iltungana naa saii kumok. Neaku kangamu naa ina esimu, kara sii oltungani lebiashars oleng, naa kaosh esimu oleng aoshoki iltungana lainei likiasita mbiashara tenebo. Kiamu sii enkata naodo agira área ilmeseji arawaki naa iltunganak, aowoliki iltunganak oota ntokitin naayeu, aitukiya naa nkoitoi olmesej arashu ninye nkoitoi ewatsap, neaku ore oshi enaikunaki enkiroroto naa kawaliki oltungani te inkanyit, nayiolou enkipirta petoosho ilo tungani esimu, nawoliki te imboran.

Ore atabolo account ebenki , atabolo account ombenkii are , atabolo account ekcb bank, nabol account eequity bank, naitoki akesinye nabol account efamily bank .Ore naimai agira naa abol ena account , naipanga tiang anapita KRA pin ai , namba enkipande ashu enkipande ninye onamba esimu . Ore ake paalo enabenki nainepu naa olopisai oosaki iltunganak esiai emboloto ebenki . Najoki naa kayieu nabol account ebenki , najoki naa yau KRA pin, niyau enkipande , niyau inamaba esimu. Ore ake paidip naasaki natum enaaccount naliki naa enkoitoi natumoki etipikie mpisai ena account , nalak sininye mpisai, erishata ompisai peyie etumokini ataboloki account.

Ore oaa kenare naingurari biotisho aai anaake na enetipat oleng tosesen amu ore tanaingurari biotisho neyiolouni ajo kaamoyian ebaki naata tosesen na kabaki ore ina na kaponiki biotisho oleng peyie manyamalu ake taisere ore nkingurata ebiotisho enake na karetoki matayiolo eneyia osesen lai narishie moyiaritin neaku kara bioto oleng neaku kenare oleng nikingirai ainguraa biotisho anaake peitumokibainoto osesen bioto nimitum moyiaritin neaku ira ake bioto anaake na ekiretoki ina tapaashare moyiaritin neaku tenimimoruau inye nimitum engolikino nigira aimaa moyiaritin natii osesen nitu aikata kibaki ayau.

Ore enetipat pakesidai entemata esiai na keretoki ena oltungani likintaasita entemata ashubolopeny esiai metayiolo ajo itaariana tenasiai nikinchoo ore ina na mitadolu olenga ajo inoto ormo sapuk tenasiai niasita neaku keaku na olopeny esiai asipani ajo ore eletungani laigerito na keariya keyiolo esiai na kengen neretoki si ninye oltungani oigeroki tinasiai meyawa esiaia tenkanyit nerip esiai nitayiolo sinye olopeny esiai ajo keyiolo esiai na kenare pa ninye ake oasita enasiai netegenikia enasia neaku ina nai enetipat oleng pe eias entemata esiai nikinchooki taasa.

Ore eniko ilairemok kutitik peyie edupore enkilepunoto e value tenkiremore, naa, kenare arashu kifaa oleng eneeta edaa naata value. Endaa bioto. Ore enadaa, eniyieu naa neeku endaa ebioto neeta value, naa keyieu neramati. Keu nitumiari empolea sidai, namiri, neyieu si nisuji kuna daikin aisujie irkeek, orishie nai ing'uesin naijo irkus, arashu enkae moyian ake nai naidim nerasaki naa, enadaa namirita ninche. Neeku ore nena oitoi naa, enare ninche ilaremok peyie etum enadaa enye value, neeku naa enedupoto. Neeku ina enare nees ilairemok kutitik peyie etum ninche value tenkiremore.

Ore enaiko emponaroto e value uchumi e Kenya naa ketadou uchumi oree ake peeta intokitin naamiritai nijo endaa arashu aitoki ake iyie pookin namiritai tosokoni ore peeta value neeku kemiri impisai sidan ore naa peeku kemiri impisai sidan neleleku naa uchumi amu keeta iltunganak impisai naasie isiaitin nimintanyanyikie naaji enkata toronok uchumi arashu naati shumata amu ore peeti uchumi shumata arashu nemeeta intokitin value nememirii naa impisaii emaana kake ore ake peemiri kuna tokitin impisai emaana na kedou uchumi amu keeku kekuumok iropiyiani naata iltunganak neeku ore naaji emponarato e value naaa keisaidia aitadou uchumi e Kenya amu ketum iltunganak iropiyiani naasie siaitin neeku ketumoyu ropiyani nedou uchumi.

Ore dupoto endaa nao, naa enetipat oleng. Ore endaa nao, tosokoni naa keyieuni oleng. Ore enadaa nao, enidumu niya osokoni, naa kinyang'u ilainyang'ak kumok. Kidim ainasa. Ore endaa nijo irmatunda eneeku eoto, na keeku kinosayu. Ore ake pinyang'u oltung'ani, naa kiidim ainasa. Neeku ore endaa nao, naa kasidai amu etaa naa ready. Etaa kidimi ainasa ilainyang'ak. Neeku ore pinepu ilainyang'ak enadaa ah ready tosokoni, ninyang'u. Neku nidupore naa amu imirita inadaa megira ainyala. Ore pimir enadaa, nitum naa iropiyiani. Neeku kasidai endaa nao oleng oleng. Keyieuni enadaa tesokoni amu, ka ready. Neeku ore pelotu oltung'ani peyieu nai endaa nao, naa ketum naa enadaa tenkata nayieu pookin. Ninyang'u ake tosokoni, neya enkang enyenl etaa naa enadaa ready. Neeku, ina dupoto endaa nao, tosokoni. Neeku kasidai endaa nao oleng, keret naa iltung'anak arashu ilainyang'ak leina daa.

Ore empikata endaa atua irbenia tolchamba, pepoi nai amir tosokoni, nenetipat oleng. Ore enadaa nijo nai irpaek enintayu tolchamba nipik irbenia, ore pipik kulo benia, naa ekiretoki tasoto, peyie mitoki naa nai enadaa aibukori, neeku isot ake nipik irkuniyiani, nimput, nipik egarri. Neeku, ore nai esototo endaa, nekiretoki naa tipika enadaa ewoi nebo, nimitoki naa naji ainyala. Ore paa enetipat naa peyie ipik enadaa irbenia, kejo peeku idim atimira enadaa tesiana naje oropiyiani. Ore ele kuniyia namir tesiana naje oropiyiani, ore ele likae, namir tenasiana oropiyiani. Neeku keretoki oltung'ani metimira endaa, tenkipimata, natonyorrayie ninye amir. Neeku ore ake pisotu enadaa nimitoki enadaa aaku kegira ainyala tenkop arashu negira abukokino enkop. Nisot apik ewoi nebo, neeku idim atipika garrin, nipik niya osokoni, niya osokoni etii ewoi nebo. Neeku ina naa dupoto, empikata endaa atua irbeniak.

Ore enaiko pee aponaa value endaa olchamba lai petum naaji emirata sidai tesokoni eboo naa kenarikino namirr endaa nayieuni teina rishat tenaa ipayek eyiuni tena rishata naun lelo payek enaa mpoosho eyieuni te tena rishata naun nena poosho kenarikino naramat en daa oleng namirr endaa nawo esidai metaa mamirr naaji endaa netu eoku ore ena daa naa kenarikino nabukoki empuliya sidai naramat nebulu endaa biyioto kenarikino naisuj ena daa tenaa irpayek naaji amirita naisuj kulo payek aitumia irkeek le biotisho oramat naa ena daa peyie ebulu abiyoto neku nena inkoitoi nindim aitumia igira aing'uraki endaa meinoto ni ninye value sidai tesokoni nitii.

Ore esidano oltururi toonkaoitoi ontasati naa aikumok oleng, ore kulo tururi keidim aitengena Kuna tasati mbaa kumok eniko teneya loon ooropiyiani naaje ,eniko tenelak kuna ropiyiani teneidip awaita ,esiaina oropiyiani naashuku teneidip awaita ena loon ,nitoki sii aitengen kulo tururi dupoto ashu esidano naaji natii teneeku olturur nabo naaa kaji eikoni ninche pee eret aate toonkolongi naaponu ,kaji eikoni tenibung ele turur metaa nabo ,kaji eikoni pee eingoru erikore sidai ,kaji eikoni pee mebatata ele turur toonkolongi naaponu, neeku naaji esidano naa olturur toonkutii oontasati naa nena ,kitengen ninche nelikini nkoitoi naasie biashara nelikini nkoitoi naitobirie faida nengenu naa siininche kulo tururi loontasati.

Ore tipat natum ilairemok lendaa nasioki ainyiala tenemirr endaa enye amiraki enkiwanda nabo, nabo kata naa wore kulo amirak enemirr ena daa mitoki ena daa aaku inyiale keeku itaitio tolchambai lenye nepuo amirr ena daa eton itu inyiala netum naa faida neku minyiala ena daa amu etimiraki enkata naifaa enkata nabo ore naaji enetoni nitu emirr ena daa tenkata naifaa naa kinyiala ena daa nepuo ninche asara arashu wore ng'ole enduata naata nitu naa itabaya amu inyiale ena daa neeku ehomoito asara amu inyiale ena daa neeku enetipat oleng amu kepuo adupore ena siai naasita ore impisai apa natipika naa ninche ina program arashu ina siai naa keshukunyie neeku meeta ninche asara keeku etimira ena daa itu inyiala neeta iropiyiani ore kuna ropiyiani nitoki aendeleza naa imbiasharani enye amu inotito naa ninche faida.

Ore iretot natuum ilairemok lonkishu ekule, tontokiting naitobiraki tekule, naa ore enemir kulo lairemok arashu laramatak lonkishu kuna ale, na ketum iropiyiani. Nitoki aku ketum naa kule enye osokoni amu, ore kuna tokiting naitobirieki kule, naa kinyang'u iltung'anak. Ore pinyang'u iltung'anak, netum naa kuna ale esokoni amu, keetae esiai nagirai aitaas. Ore pemir kuo airemok lonkishu kule, netum iropiyiani. Ore kuna ropiyiani, naa kees isiaitin kumok. Kinya'unye endaa, keshetishore, kelaaki nkera eneye sukuul, neesie biashara eneye, neeku ina dupoto natum naa ilairemok lonkishu ekule, ntokiting nagirai aitobirie naa kule. Neeku nena baa edupore.

Ore inkoitoi nayiolou esuji pee eponaa value odaiki kumok naijo nai cassava, irpaek, irmatunda, onkulie kumok peetum value naa, kifaa niun enadaa arashu enkabila inadaa sidai, kenare nai matejo irpaek. Niun irpaek sidan, niramat, nipik empolea, ning'uraki naa osokoni sidai. Osokoni naa, keyiuni enadaa oleng. Ore naa pilo ele sokoni eyieuni enadaa oleng, naa ketum naa value. Neku ore eninko petum value, kenare niramat, nisujie nai irkeek leramatata oyaki enadaa biotisho, niisuj nipik empolea sidai, ning'uraki irkeek sidan, perishie nai ng'uesi nijo irkus, arashu kulie ng'uesin ake kutitik. Kenare si nirishie ing'uesin, peyie menya kulo paek. Neeku nana naa inkoitoii naidim ilaramatak arashu ilairemok atusuj, peyie ilepunye value ekuna daikin enye nijo irpaek, arashu ir cassava.

Ore esiai naas imashinini naitobirishoreki naijio oltinka arashu iwojitin neirobi nijio ninye fridge nashumieki endaa peyie eretu ilairemok meitobirai ena daa eton itu eya sokoni imbaa naaji nijio irpayek aarashu isinkirr ore isinkirr naa endaa nainyiala ore peepiki ewueji nirobi naa keretoki ena daa peyie meinyiala eton etu ebaya osokoni neeku eneyae ena daa esokoni eto etu inyiala naa keidim ilaremok atimirr netum iropiyiani naasishore nees isiaitin enye amu inotito naa impisai ore imashinini nijio oltinka ore oltinka nenkare itai ore ena are naa kepuoi abukoki endaa nijio irpayek ore kulo payek peitooki naa kebulu tesidai abiyioto neminyiala naa amu etubukoki enkare neku ina esiai naas kuna mashinini kisaidia ena daa teminyiala eton itu ebaya.